Ore tiatua inkoitoi naaidim isukuulini aisumare enkisuma e technologia peindim aatayiolo neiteng'en inkulie ore enkoitoi edukuya naaikidm inkera esukuul aitumiya technologia ena computer neisumare neitelelek enkisuma enye nesioki aidip esiai naaishoo ormalimui tesukuul tesiokinoto oleng ore sii enkae kepuo kuna kera aatumo toosukuulini neng'uar inkulie oonkulie sukuulini ena kuna computerni technologia naakira kuna aitumia neng'ar tenebo neiteng'en inkulie nemeyiolo ometayilito pookin ena kiteng'enare enkomputa naa keisaia maaissha etaisere peeyiolou inkoitoi naalelek ashuu inkoitoi naishunare technologia tenkoitoi esiokinoto oleng neidim aisaidia ate.

Kaja ikoni ilairemok kutitik pee ekesha olairemok lonkuapi eboo tosokoni lenkop, ore enai edukuya enikoni pee eilepu ilairemok kutitik peetum atekeshata olairemok lonkuapi eboo naa keng'as sirkali aita aisho ilairemok kutitik empoleya epesho ashu empoleya te bei eabori petum atabaiki pookin tenkaraki netii abori ore sii enkae keidim sirkali aishoo ilairemok otii abori irkeek obukoki ilchambai lenye peetum kuna daikin enye atubulu abiot nisa nisaidiyia biotisho oltung'anak peetum anoto endaa sidai naya sokoni ore sii enkae kidim naaji sirkali aisaidia kulo airemok otii abori aing'uraki entoki nijio ingarrin petum aitabai kuna daikin enye sokoni tesiokinoto naa tenkarake nemebaiki ninche amu ketii naa abori kulo airemok kutitik.

Kajo nan ore esiai edukuya tenilo naa enkopis aing'oru esiai keng'as aikilikuanu inkar inonok pookin nikinkilikuani ajo kaji ing'uaa ashu kaalo ipukunyie iyie nikinkilikuanj ajo kaabila esiai ingira aing'oru piyeuo kesiai natiu aja esiai enkopis enaa kesiai oonkaik neyeiolouni sii tenaa ira oltung'ani leyieu esiiai tenaa oltung'ani logeligel isiaitin ore sii enkae ore enkae swali nikinkilikuani ekinkilikuanj doi tenaa isume iyata inkardasini pookin naai naa tenaa ekindimi aishoo tenoshi kata aa ore enkae elelek naa eeku ore paa ira oltung'ani leitu eisuma neibaiki naa na esiai oonkaik itum tekuna opisini ore enkae

Ore iroruat naimakini e biashara too seminani peilepunyieirpo iropiani encho naa ore nabo naa enedukuya naa keng'asae aarik iltung'anak iseminani aisum enikoni piteruni biashara ore enkae ore oltung'ani lemeeta ninye entoki naiterunyie ena biashara nishori iropiani enaa loan nalo aiterunyie enkiti biashara enenye nelikini ajoki ore eniko peelo aitobirr faida peisaidia naa ena biashara enye egira ailepulepu enaake petumoki aisaidia kewon tonkolong'i naponu ormarei lenye pookin nelo maisha dukuya esidai metii ae nyamali.

Ketii isipitalini naa napuopuo olosho le kenya naa ketumoi kuna sipitalini toltung'anak lolosho le kenya ore kuna sipitalini na kepuopuo tolosho le kenya abaya nkaulele naaku ketum iltung'anak ata ilotii inkang'itie naa ore kuna sipitalini naa inedupoto oleng amu kelo ninepu ewoji nemeeta iltung'anak ingarrin neku metumoki atabai sipitali tenemoi oltung'ani neku kisaidia kuna sipitalini napuopuo iltung'anak intokitin naponunyie abau intaoni nijio ingarrin irpikipiki intokitin naidim aitasieku oltung'ani oyieu sipitali ashu oltung'ani o omuoi pelotu atum embaata ore sii kuna sipitalini napuopuo kepuo nkang'itie nepuo abak iltung'anak ooya nkonyek ashu iltung'anak oota shida onkiyia nitoki sii apuo aipim inkera natii inkang'itie netu itauni sipitali naijio natii innkiloi enye abori neutaki endaa naishori sidai peeponaa kuna kera enye inkiloi.

Kaiko ndarasani nemelio oseminani ilepie eilepie tenkisuma tiang tooiltung'anak oopuo puo, ore kulo tung'anak opuo puo naa keidim alepunyie enkisuma tiang' toonkoitoi kumok oleng' oree naboo iindim aisumare oltung'ani enkoitoi naii ee teknologia najo aitumia esimu ata itii ake ang' isumare ake esimu, ore sii enkae ilo nayii niyata oltung'ani laptop arashu computer inoo tiang' neeku iidim ake aitumia at itii ang'a aisumare naa enkar oitoi ina nailepunyie enkisuma tiaang' tooltung'anak opuopuo too nkaulele arashu tooltung'anak opuopuo tiaang',oree sii enkae atii ake enkae siai enkikenare namanaa oshii tolosho aeiken iltung'anak baadaa oo larin tomon.

Ore peidip ainyinag'u ena kerr eisho olamirani ele kasitomai orgosoi kake kegira ninye aing'ode enkerr aikonji kanyio sa egira adamu kajo nanu kegira pae adamu ajo amaa ena kerr menapa kerr ontare ainei ena natii osokoni kai inyiaka aikununye pelotu sokoni ena kerr amu elelek aa kidimai neeta orponoto lenye neeta ormishire lenye neeku kitodolu taa nchere ajo ore ena kerr nee ebaiki naa esipa ajo kenontare enyenak ena kerr ore sii enkae ebaiki negira inye asipu ele tung'ani oleng ajo koleng'e kai ikununo amu ebaiki naa olapurroni paye ele tung'ani lonkerrai neeku elelek aa ketupurroyieki enkerr enye tontare arew sokoni neeku ebaki naa kegira ajurru ninye ele tung'ani ayiolou tenaa kolapurroni lontare oltung'anak paa ketupurroyieki enkerr enye arew osokoni.

Keyieu ntae ilaremok niatata engeno enkijape oloingangi peyie iretetena aitobiraki ore nai edukuya na kesidai eneyiolou lairemok nkibelekenyat oloingangi ana ore kuna kibelekenyat oloingange erishata natii enkolong sapuk oleng na kemitiki ndakini ebulu na kepej, aitoi ore enka kibelekenyata oloingangi peyiolou laremok ajo ore lapaitin aaaje olapa leonguan ashu olapa le opishana na lapatin loli lencha na kesidia tenikirerena peyie kiunisho terishata naishaa na kidim endaa atubulu esidai itu inepu kuldo apaitin.

Re-reading the promt.

Ketii ltururi leserkali oshi oisho laremok rkiliku oipirta enetiu osokoni teseuseu etii taa kulo tiruri etii kila kaunty tolosho ninasaki kulo tungani kulo kiliku losokoni eimu enkoitoi ormutandao nijo redio amu mebakinoi na i ltunganak pookin na kening ltunganak kumok enejitoi netum ltunganak netum ashomo aelelewa enetiu osokoni ore su enkae neutaa ltunganak laremok enebaa endaa natuuno ashu kidim enchan aeu atudungoi nemeitiki minche pemeroyo ndakini enye.